Mĩaka ĩyo ĩhetũkĩte nĩhotete gũcoka cukuru, ngeka kothi ya mbiacara na ngarĩkia. Oho nĩhotete kũhingũra mbiacara igĩrĩ, ĩmwe nĩ ya kwendia nguo, ĩrĩa ĩngĩ nĩ ya gũthambĩria andũ mĩgeka. Wagatatũ nĩatĩ nĩhotete kwambĩrĩria ũrĩmĩ wa nyanya na itũngũrũ na matharũ. Hena mwako nyambĩrĩirie no ndihotete kũrĩkia. Wa mũico nĩatĩ nĩndĩrahotire kũhingũrĩra mwarĩ wa maitũ nduka ya kwendagia iratũ.

Mawira marĩa me kuo mũno gũkũ gwitũ nĩ mawĩra ma mĩako ya nyũmba. Kũoguo kwĩna mawĩra ma mafundi, ma andũ a moko, ma andũ a gũthondeka thitima, na andũ a gũthondeka mĩberethi na maaĩ. Mawĩra maya ma mĩako nĩ mateithagia mbiacara ĩno yakwa, tondũ, andũ nĩ marĩhagwo o wiki o wiki, na andũ maarĩhwo, nĩ mookaga nduka-inĩ ĩno yakwa kũgũra nguo. O na nĩ ndĩmeendagĩria nginya nguo cia gũthiĩ kũruta wĩra ũcio. Kwoguo, mbiacara yakwa nĩ ĩrateithĩka.

Andũ arĩa marutithanagia wĩra kũhikania niĩ nĩnyonaga hagĩrĩire tondũ nĩ mathaa maingĩ mũno mahũthĩkaga wĩrainĩ koguo andũ mangĩgakinya kũhikania nĩmathomanĩte na makamenyana wega. Wakerĩ nĩ atĩ wĩra angĩkorwo mũraruta hamwe nĩmũĩ ũrĩa ũhana koguo ũmwe angĩcererwo ũyũ ũngĩ naĩramenya kĩrĩa gĩa tũma ũyũ ũngĩ acererwo koguo matirĩtindaga makĩhĩtania nĩũndũ wa mathaa. Rĩu thĩna ũngĩkorwo andũ aya erĩ mangĩhĩtania tondũ kũngĩkorwo wĩrainĩ andũ erĩ matiraiguithania wĩra ũcio nĩ ũkũhutio na njĩra ĩtarĩ njega.

Okra ĩhũthĩkaga gũthondeka gĩtoero mũno mũno kĩrĩa kĩna thubu, kwoguo, mũndũ akĩruga okra ambaga akamĩtinagia tũnini tũnini, ũgacoka ũkaruga gĩtũngũrũ, gĩkahĩa, ũkongerera indo iria ingĩ okorwo ũhũthagĩra korwo nĩ nyanya, na rĩngĩ waru, cikahĩa, ciakuhĩrĩria kũhĩa nĩrĩo mũndũ ekĩraga okra, ũgeekĩra tũmaĩ twa gathubu, ũgeterera hanini ikahĩa, ũkaruta. O ho, nĩ kũrĩ andũ matinangagia okra, makamĩtukania na maaĩ makanyua rũu, kĩrũrenda kĩu nĩkĩo kĩhũthĩkaga.

Haha nĩ handũ hena igongona kana rĩngĩ mũcemanioo, andũ arĩa aingĩ mekĩrĩte nguo ciao cia ũndũire koũgũo ngũeciria nĩ ũkabi kana mathaai na angĩkorũo tiacio rĩnge nomakorirwo rũrĩrĩ rwa thamburu. Oho harĩ na andũ matekĩrĩte ngũo icio cia ũndũire na ona hena mũndũ ũroya mbica kana vidio na thimũ yake

Gĩthomo kĩa intaneti nĩ gĩteithagia, tondũ gũtirĩ handũ mũndũ atangĩthomera, bata ũkorwo wĩna intaneti, akorwo nĩ thimũ-inĩ kana kompiuta-inĩ. Kũoguo, ũgakora atĩ ona mundũ ũrarĩ wa kũndũ kũraya nĩ ekũhota gũthoma. Ti ta ũrĩa cukuru ĩngĩkorwo handũ haraya rĩngĩ andũ amwe nĩ mekũremwo nĩ gũthiĩ. Wa kerĩ ni atĩ nĩ gĩtharaga mathaa mangĩ, tondũ hatirĩ na atĩ mũndũ nĩathiĩ, nĩacererwo njĩra, rĩmwe nĩaremwo nginya nĩ gũthiĩ. Wa gatatũ nĩ atĩ rĩmwe nĩ gĩkoragwo kĩna raithi gũkĩra cukuru ici ingĩ ikoragwo na mĩako.